Ofis reu, agere Madam ak boiyot age. Tos pichu iman ko mache kegochi direction ele nyalu.

Tesetai baisiet ne korom. Mi lagok che mengech, uwon tieme koram peek asi kochut.

Pa kamanut baisioni. Agere mi piik che kago tabat, ak tinye simoishek smartphones che name network haraka sana . Tesetai shughuli chebo safaricom. Mara mae ke launch 5G nerekek. Yan kile 5G network en simoit anan ko laptop, muche ko chokchin baisionik.

Mi chebyoset ne mi imbar, ago kalach komie. Mi imbar ne kagiputen bandek. En kokwenyon, yen kipute bandek ake meta kityo mopek en yoton. En kokwenyon ele kiaite baisioni, kipute koto bandek. Si baadaye ye kageput bandek ng'ete mopek. Nye kelum any ketik aki rukchi, nguno any, kiamache mopek choto, ki ruruch ak kenam kebaa awas. Kilume ketik taban taban. Mopek chuto, kebaen tuga, ana ialda si alen tuguk age.